Mae en chiro to kaka wanene e picha nitie dhano mopogore opogore. Nitie mine to nitie dichuo. Joma wuotho joma obet. Joma wuotho gin kastambe. Magi joma nyiepo kuom joma obet. Joma obet uso gik ma opogore opogore. Mokwongo aneno ka gintie gi machunga, nitie alot, nitie nyanya, nitie mapera, nitie rabolo, nitie lweni, nitie long' to gik moko mopogore opogore. Chiro en ohala maber nikech e chiro gik mopogore opogore yudore. To koro kitero giki e chiro inyalo uso nikech ji mang'eny dhi e chiro ka ging'eyo ni nitie gima gidhi manyo. Kaka an adhi ga e chiro kang'eyo ni adhi manyo kitungu to kitungu nyaka ayud e chiro. Nikech e chiro ni ema ji mang'eny omo kitungu ma a kuonde mopogre opogre kasto gichulo chiro ni. To sirkal be yudo pesa maber miluongo ni ushuru kuom chiro ni nikech ka ji obiro nyiepo nitiere mafuta ma ikete gari to mafuta ni itiyo godo e chiro. To gi mar ariyo, en ni chiro iyudo gimoro amora. Ok inyal koso.